ing'as aning'ore entito nijo piilotu aya, ore ake pindip atoning'ore nilo ayiaya mpapa lino ainosaki ajo keeta entito nayieu nalo asirr pekiriku taa taata arik ina ang' entito nilloito asirr ore ake pindip, piipuopuo ina ang' nelikini intae ajo kanyio eyieuni, nkishu nabaa kebaa esukari nayae, kebaa irkarash oyai pitumokiki taa taata awaita pookin naa pookin ake piirikuku tenindipidipi awaita isireta pookin naatiakaki intae piyauwu aa irkarash onkishu wesukari pitumutumu awu entito.

ing'as ayiolou eninko pee irorie oltung'ani tenkoitoi sidai nielewa ajo kanyioo etaasa arashu torrono entoki naasita ore ake pindip ainosaki pindip airorie nijoki ero menare nemi faa piyas ena amu ekiyau olarrabal nemetoki olarrabal nijoki ore olarrabal nemeng'uarrayu, tapala intokitin nijo kuna mintoki aas amu teniyas naa ikirrikinyie iltung'anak nekintemen toi ninye iltung'anak metaa aikimeni naa tinijio entoki nikimenari pee mekiarare ake oltung'ani neking'ua neeku enaikash enipal nena tokitin niasita.

Ore oltungani kitok na lasima peishori enkanyit amu, naa tenejimgu na lasima peinyotoro aisho olorika peeton na tenejingu na lasima peinyototo airoroki, nilo airoroki tenelo ake ningasaki nilo ainyototo na tanaa shai na iyie olo ayaki na tanaa endaa tosirwa ninyototo alo ayaki endaa amu iyie orkitineaku ninche irkituat tonona oitoi .

ore tosupuko lang inkilani emutumba naa tolduka lenkop ang ake emiri naa ore inkilani emutumba eyauni ake tonkuapi kumok neponunui amiraki yiok tosokoni lenkop ang naa ore kulo sokonini tenkolong e jumatatu oshi eetae naa ore taa inolong e jumatatu neponu iltung'anak lowuejitin pookin omirr inkilani emutumba neponu mainyiang'u naa keyik ake duo pookin aipanga neeku ilotu ake duo nimanaa nishilu eniyieu nielewanana bei piitum ainyiang'u kake indipa atishilu eniyieu.